Ore enedukuya naa kishiakino oltung'ani niata naa eng'eno niyiolounyie ajo kanyio eyieu olchamba alo shala eyieu naa ore enkiremoto olchamba laijo ele naa liremo aikonji naa kishiakino naa eh keetae entoki naji fertilizer naa niponiki naa enterit ino petumoki enterit ino atopiro metaa ore piun intokitin nituuno nebulu naa inkaitubulu inonok tengolon arashua tesidano naa keisho aisho ayu naa eh pokitoki ake nituuno tanaa irpayek ituuno neiu irpayek kumok naa kishiakino sii niyiolo naa eh atuuno naa eninko niyiolou eni ko tenintalam kulo payek lituuno niaku e kishiakino ina nishiakino sii enkae niyiolo naa enkata naa naishiakino naa kutaki irkeek etu ashu nikutaki eh inkaitubulu inonok olchani pemitoki naa ing'uesin aanya niaku kishiakino niata oltung'ani ina ng'eno pookin.